Mi rangik angwanu eng benderet AP emet ab emet ab Kenya mito rangiat netui mito rangiat nelel mito kora nepirir akomito nenyalil rangichuto tugul angwan kowokilishani tukuk cheterter neu rangiat netui kowokilishani piik chetuen chebo emet ab Kenya rangiat no nyalili kowokilishani emet nenyalil ko rangiat nelel ko kalyat Ako mito nebo let ko rangiat nepirir ko korotinwek chokitarta piik kopirchinigei independence eng emet ab Kenya.

Keribe sibitalishek en kokwet en oratinywek cheter teren en tai ko sibitalishek kotam keyaktoi lagok ab silukul en betushek alak Koba konyonkotilil en oldo olombo sibitali notonnko tuguk chekiriptaengei sibitali koraa kosibitali kocham kobendi bik ab kokwet konyo kochame bek sikobit konyor sibitali bekb en kila betut komakosan bek sibitali en koraa kocham sibitali kele makokaran mising kot nekibaishen en sibitali komuch kechob korolik ab bik alak ak keyochi repair yoton makokaran en yoton ko sibitali

Eng yutokyu komito mbaret neoo mising ako mbaranito kokikimiin ng'endek ngendechu kotoku kole ong'noto kokotopton ako bo komonut mising kekol ng'endek amun tindoi keljin mising ng'endek ngaro ane pikchaini konyo metinyu ngalek ab mung'aret ab ng'endek amun ng'endek kotindoi beit nemi barak mising kialde

Eng pikchaini ni komito lakwet ne chepto inendet komi korong'u cheko chekikure mursik rong'u inee eng sotet cheko chuto kikure mursik ko cheko chenoyotin mising eng pororiet nebo kalenjin icheket kocham kochobei mursik akonde sotet nekakisut sotonoto kakisut ko ngende cheko koanyiny mising mursichoto ako cham komursik keluei eng akot tumwek cheterter tumwek cheu chebo koiwek akot yo kaibel chito eng labatet kocham keipchini mursik asikopit kolu.

Cham kechobee omitwok cheterter koitaab maa nekiyebo keny omitwochoto much kechobei koita maa noto kibo keny ko omitwok cheu kimyet omitwok cheu ngwek akot michelek ak alak cheterter amun koitab maa ko maat neu maat agetugul neu kisikirit anan akot ko gasit.

Mito kileshek chechang akobo HIV kileweshe choto ko cheu chekilin chito netindoi HIV komamenyei eng kenyishek chechang igere ile nitoni ko kilewo pichoto ngusun tukche kamwoch kanyaidet ako lugui kerchek komyee komuch komengiso eng kenyishek chechang ara tukche muuch kenet piik ko kelechi icheket konyikopimangei kongotindoi kolugui kerchek choto komyee komuch komeny ichek koekeny.

Malaria ko koroito ne makat kotikobar piik eng emet amun malaria komuch kekirinda amun eng emet ab Kenya tukchekinetotoi piik kocham keyoktoi piik chebo CHP koba kokwotonwek cheterter icheket kobendi korik cheterter konyikoneti piik tukchekikirindoitoi koroito bo malaria Ako icheget kocham koneti piik kole much ikirinde malaria eng oratinwek cheterter eng tai komakat iru orit nebo netit asikopit komasusin kipichat kito age komakat iiste tumdo nelekite kong'ung asikopit komaiyo kibichek eng yoto kora komakat iiste beek anan komaruiyo beek eng ole lekite kot amun koruyo kosich olekaichi Ako ngonyikosus piik konyor piko malaria

Chang kabilosiek chebo mwanik chekeboishee ako kabiloshek choto bo mwanik che kiboishe ko cheu golden fry mito chekele ufuta mito nekele akot salit salad mito nekele Kimbo mito chipsy ak alak cheterter ako mwanik chekororon chongen ane ko mwanik cheu chebo sunflower akomii kora cheu olive oil ko mwani choto chagere ane ale kororon mising keboishe

Koroito nebo TB ko koroito nekorom mising amun koroyoto komuch kobar chito atkoikomawo kocheny kerchek eng kasarta nemakat koroyoto ko much konam chito ako ngonam chito kololei mising chichoto mito koroito nebo TB cheterter mito akot koroito nemuch konam bendo ako kerichek komuch kenyor eng emet ab Kenya ako nginyoru kerchechoto konyoi koroyoto bo TB

Chang walutik che kiaro ane akobo kalaketab ingoroik che kiche bo keny ii ak chebo kasarta nebo ra, waluti choto kikobit eng kasarta nebo ra, ko ngoroik che kilochi eng kasarta nebo ra, ko ngoroik che kibunu kapchumba, makou atkinye keny ii ole kikilochi muiwek, amun ki atkinye ko momito ngoroik chuto bo chumbek ara kicham kechobe muito nebo artet asikobit kenap koek ingoriet, kora akot ko kakowalak eng betusie choto, ko kilochi chepyosok anan ko kwonyik ii ingoroik che koen, lakini eng kasarta nebo ra ko kikowalak amun ii, kikoit akot kolach piik ingoroik che nwok mising.

Linda mama kobo kamanut mising eng emetab Kenya, amun linda mama ko yoe boisionik che terter, mising ii kobo chepyosok cho monokotin, icheket ko much konyor ii boisiet tugul eng sipitali atkei kotindoi ii linda mama, inendet komuch konyokochutgo komalipan kiy ngotindoi linda mama kora, ako kora komuch konyor akot kenet akobo tukuk che terter ii buch atkoi kotindoi linda mama.

Chang tuguk chekerei sipitalishek ap kokwet simainetis akobo ripset ab porto tukuchoto ko eng tai ko sipitalishek komatindoi ropishek chekonyei kopa koitchi piik cheterter eng kokwotinwek kora ko sipitalishek chebo kokwet kong'ering mising konyoik ara masikchini kometo boishengwai eng sipitali akopa konyikoneti piik akobo ripset ab porto

Tukuk che much keyai asikemwaita akobo malaria ko eng tai ko keyokto piik chebo sipitali koba kokwotinwek ii, konyokonet pichoto akobo koroito bo malaria, icheket ii ko makat konet piik kole makat ichek koru orit nebo netit asikobit komasus kibicheek, kora komakat kotilil ii um korikwach mising ii ko kocher tumdo ne lekite korikwach asikobit komaio kibichek eng yoto, ake kora komakat komaruiyo beek eng ole lekite korikwach ii, amun ngoruiyo beek ii olelekite korikwach ii ko sikchini koio kibichek eng yoto ako ngonyokosus piik ii komuch konamda koroyoto bo malaria.

Tuberculosis ko koroito ne kinomdokei, ako si kobit ko makinamdakei koroito bo tuberculosis ko makat eng tai komakirikyi chichoto mising tindoi tuberculosis amun much konamda chito tuberclosis, aeng ii ko makat koun chito eut eng beek che rongdokei eng kila kasarta, kora ko makat yo lole chito anan ii ko yo irioni chichoto kotuch kutinyi asikobit ii komainamda piik alak koroyoto, ko eng komosta nebo sipitali, komakat ko ole mito chito, komito space ne oo, kora komakat kora komito ventilation, ako chichoto komakat kotebi inegei komakituiyo ak piik alak che imiansot, kora komakat kolach kanyaindet ii kiit ne kikure mask.